Ũrĩmi, gĩcĩgo-inĩ gĩakwa, ũcenjetie na njĩra nene nĩ gũkorwo nĩ gũkoretwo na wongerereku wa mbura. Ũũ nĩ kũhete arĩmi maĩ ma kũigana marĩa mabataire gũkorwo makĩheo mĩmera yao. Kwoguo, andũ aingĩ nĩ mambĩrĩirie kũhĩmbĩria ũrĩmi nĩ wongerereku wa mbura ũrĩa umanaga na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie ta kũhanda mĩtĩ o na ningĩ kũiga marĩa matũrigicĩirie me matheru. Ũrĩmi nĩ kĩndũ kĩmwe kĩna bata mũno na nĩ ũkoretwo ũgĩka wega mũno gĩcigo-inĩ gitũ ũkĩringithania na mĩaka ĩrĩa ĩngĩ. Andũ aingĩ nĩ mahĩmbĩirie ũrĩmi wa nyeni, ũrĩmi wa mboga na ũrĩmi wa nginya matunda.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ show ya indo iria arĩmi marĩmaga, indo iria cironanio haha nĩ nyeni iria arĩmi marĩmĩte. Aya nĩo arĩmi arĩa mekĩte wega mokaga kũheo ngerenwa na ningĩ magatuĩka muoroto mwega kũrĩ mbeũ njĩthĩ ona kũrĩ arĩ arĩa angĩ. Ũyũ nĩ ũndũ wĩkagwo o rita harĩ mwaka harĩ arĩmi nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ gĩcigo gitũ ona ningĩ harĩ gĩcigo iria citũrigicĩirie.

Ũndũ wa mbere ukaga meciria-inĩ makwa nĩ biacara iria cirutagwo mataũni-inĩ. Biacara iria cikoragwo ciĩkĩrĩirwo nĩ biacara na cuguri ta cia bengi, mĩkawa on irabu. Ici no indo imwe iria cikoragwo cirĩ mataũni-inĩ manene ta Nairobi, Thĩka, Gĩthumo ona kana Mombatha. Rĩrĩa rĩothe ndona ũndũ ũyũ, nĩngoragwo ngĩmenya kũndũ gũkũ no nginya gũkorwo nĩ kũndũ kwĩna ũthii wa na mbere. Na, andũ a gĩcigo gĩkĩ marĩ na mbeca kana arĩa mokĩte gũcera gĩcigo gĩkĩ marĩ na mbeca cia kũhota kuona maũndũ marĩa mekĩkaga bengi-inĩ kana maũndũ marĩa mekĩkaga mĩkawa-inĩ. Ningĩ-rĩ, ũyũ nĩ ũndũ ũmwe ũkoretwo ũrĩ wa bata mũno harĩ andũ, nĩgũkorwo nĩũheaga mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ ona ningĩ kũrĩ andũ arĩa matarĩ na mawĩra. Mawĩra marĩa marutagwo gũkũ nĩ ta ma ũtheru, mawĩra ma mĩako, mawĩra ma biacara cia bengi na mawĩra mangĩ maingĩ.

Kĩndũ gĩkĩ, nĩ kĩmwe gĩa kĩrĩa kĩrehetwo nĩ tekinoronjĩ, kuma mabũrũri marĩa mangĩ ona mabũrũri-inĩ marĩa matũrigicĩirie ona kana bũrũri witũ. Ũndũ ũyũ, nĩ ũhũthĩri wa riũa, nĩ getha gũthondeka thitima, ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩ wa bata mũno, nĩ gũkorwo andũ nĩ mateithĩkĩte mũno, na kuona matikoragwo na mbirũ ya thitima, rĩria maratũmĩra solar. Solar nĩ nyamũ ĩrĩa ĩtũmĩkaga gũcenjia hinya wa riũa ĩkamĩtua hinya wa thitima. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũrĩ mwega mũno, na nĩ ũthiĩte na mbere na kũheithio ngerenwa ona ningĩ gũtuo ũkorwo wĩ mwega makĩria matukũ-inĩ marĩa maroka. Thirikari nĩ yambĩrĩirie onagwaka iganda iria iratũmĩra solar nĩ getha kũnyihanyihia ũhũthĩri wa thitima, ũyũ nĩ ũndũ ũbatiĩ kũhĩmbĩrio mũno harĩ bũrũri witũ.

Kĩndũ gĩkĩ, nĩ kĩmwe gĩa kĩrĩa gĩũkĩte na njĩra nene, na gĩgakorwo gĩgĩtũmĩka gĩcigo-inĩ gĩakwa. Ũyũ nĩ mũtambo wa WIFI, ũrĩa ũtũmĩkaga kũhota gũkinyĩra nenda cia ũkinyanĩria cia kĩrĩu, ũtekũgũra data kana bundles. Ino nĩ njĩra ĩmwe ya bata mũno nĩ gũkorwo nĩ ĩtũmĩte andũ mahote kũhĩmbĩria mawĩra marĩa marutagwo kũgerera nenda cia ũkinyanĩria. Na ningĩ andũ makahota gwĩka ũthuthuria, ta niĩ nĩ njĩkaga ũthuthuria wa kĩndũ ndĩrenda, kĩndũ gĩkoniĩ ũrĩmi, kĩndũ gĩkoniĩ mĩrĩre, kĩndũ gĩkoniĩ ona ũgima wa mwĩrĩ, nĩ hotaga gũgĩetha ngĩhũthĩra mũtambo ũyũ wa WIFI. Gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩrĩ bata mũno na nĩ gĩbatiĩ gĩthiĩ na mbere o kũrehwo matũra-inĩ na icigĩrira iria citakinyĩirwo nĩ ibatiĩ ikorwo igĩkinyĩrwo nĩ ũndũ ũyũ.